Chetoku eng pikchaini ko njukuk. Njukuchuto ko kaitut chito eng mbaret ako tuku kole kimin chichi njukuk chechang mising eng imbarenyi. Njukuk ko cham kekole eng komaswek chekiyomyo akopo komonut mising njukuk amun chome biik mising ako cham kealdoi eng stritishek chepo taonishek cheterter.

Chu tagu en pichaini ko miweek. Miweek i kocham kenyoru missing' en olin nyo, ako miweek kochan ko kole piik missing' en komasta nepo kokweet nyo. Miweek kocham ko kole piik ssi kopiit kokachi kampunisiek anan ko faktorisiek chepo sukaruuk. Kocham kopwane nyi koipe miwechotok en mbareniik ap piik.

Kaburet koba kamanut mising ago ribetab borto. Yo kebur chito ko riboksei bortangung amun ngibur ii kopit inyoru kimnatet neteseta imi boisiet eng betut age nelel.

Po komonut mising, keter nguroik yoiuni amun ngiter ngureichoto kotililitu. Makat ko ngureik chelelech keun eng komosta akenke, ngureik chetuen komasta akenke, nko chepiriren ko komasta akenke amun kora ko ngureichoto komuch kocheru rangik, komuch kosal ngoreik alak ara makat keter ngureichoto asimasal ngureik alak.

Somanetap kitabushek ko kikoip kamanutik chechang mising eng emetap Kenya amun i biik chechang chekikosoman kitabushek kokikokany konyor poishonik cheterter ako kora, ko somanetap kitabushek ko kikokany biik chechang konai tuguk chechang eng emet, akot alak chekimakongen kotes hesabuk, ko kikonai akopo somananoto po kitabushek.